Ore cassava o yam, inkaitubula eunikini enkop nenukari tonkulukuok. Ninche nabulu naa cassava enemaana oleng',toltung'anak tolmeek lomanya naa enaalo e Machakos, nenyor iltung'anak le Central Kenya, yams.

Ore enasiai temurua na keitaini mpoosho temekunda neoshi arrarru, nitokini akut aitumia osiwuo aa kilepieki tenkasuku neya osiwuo mautii, nitokini aapuonu agelu natoito oleng' tonkaek neaku osiwuo eitumiae temurua agel endaa omautii.

Ifaa neeta oltung'ani eng'eno nayiolo ashomie tenkare, meeta enameli. Nifaa nitoki aata eng'eno naitumia naajo lashumpa wos, ah ninche naitinyikaa tiatua emeli. Nitoki si ayiolo aitumia enet, naitumiai aibung' isinkirr.

Oltung'ani ele lomirta nkirik, na kajo kegira airorie olainyang'ani, egira aikilikwanu kebaa naadung'oki.

Ore tenapisha naa iltung'anak loota osirua, egira aisherekea kajo matokeo sidain nanoto. Neeku enchipai sapuk eeta.

Kanyorraa inaduata esirkali amu, keyau naboisho toltung'anak lomanya emurua nabo. Nitoki si ayau, aitau larruok lotii atua iltung'anak, amu keeku keyiolo oltung'ani le nyumba kumi iltung'anak moj omanya emurua enye, naitasheki. Neeku mitokini aata empurrore onkishu onkajijik, kanyor inaduata esirkali.

Euni nkaitubulu empuka, ah ena najei sukuma wiki, neuni ne spinach, nitokini aidapash teneeku etubulutua eeta lapaitin okuni, nitokini si aoru inkaitubulu kitunkuu, ornyanya.

Etii nkukuuni enaa iltomia, aisumbua eunoto orpaek teneeku eoto neponu anya, na ore enaikoni teneboori naa teneshet sirkali aibooyo ng'uesin, tewei nifaa netii ng'uesin. Notikini si aata shida orkuluo, ashu oekenyi, na kiboori lelo abuaki, metaa menyikaki mukuntani.

Ore enabae na kekesuni nkaitubulu olchani oji oseyiai. Neeku kitauni nkaitubulu enyanak, nepoi esuli, neeni. Nemiri.

Keret irpolisi lorbaribara iltung'anak tarruoshi ashu inkera aitalang' orbaribara, pemewosh igarrin nakuetita torbaribara, amu meeta uwezo nayiolo aing'orie orbaribara, neeku pemewosh igarrin.

Kisaidia ena visa card ilainyang'ak loo ntokitin tooldukai enkata nemeeta iropiyiani arashu cash iropiyiani cash tenkaina, neeku kisaidia pilak aitumia enkadi.

Enetipat pee iaas ena baye anya avocado amu kisaidia osesen pee etum engolon arashu immune naarare imoyiaritin nitobirr sii olchoni loltung'ani pee megolu.

Ore enasiai esirkali e e-citizen, naishoo nyoo olisi clearance, ashu certificate of good conduct, kifaa niyiolo aitumia computer. Neeku ilo enkisuma e computer, pitum atayiolo enasiai. Arashu, kiasaki oltung'ani loyiolo computer.

Ore kuna naa pilipili hoho, naapiki endaa peetum olchamei. Na keuni enaa ofakado, nekesuni. Nemiri tesokoni.

Ore enasiai naa ene projector, nagira oltung'ani aitodolu esiai ashu egira aishooyo lecture. Ore enasiai kifaa niata eng'eno e computer, niata si eng'eno e language ororei. Metaa yiolo airoro aitobiraki nikining'u iltung'anak.

Esiai ena eyiarare, na kelo oltung'ani sukuul naishooyo enkisuma entoki naji hospitality. Ore teniidip oltung'ani sukuul, ena course e hospitality, keeku etayiolo ateyierisho.

Ormaleng'e ele louni temukunda nekesuni, nebeli katitin are arashu uni i tegemea eneba oladuoo maleng'ei naa endaa teneyai aayierr oloshoro nishori nkera kutitik.

Ataduo ena toki tene toltung'anak ooyie nepuo ai park engarrii eetaa shughuli naasita neeku enkadi ipik inambai o saai nitobiko nilak, ore esidano naa keeku ore iropiyiani naasotuni meeta iltung'anak oopurroo neeku kisaidia aayau abori empurrore ooropiyiani.

Ore ena naa cassava, tenitau temukunta, nepiki emoti, kitokitokieki metaanaa, nenanau. Nikiny, nenyai ah endaa. Arashu nepiji tenkima, enaa arpaeki.

Ore ena naa computer. Naa ninye itumiai apik e sajili ontokiting' naasa tenkampuni, metaa merikino miimin, amu kedamu ninye, neeku merikinisho. Neeku enetipat tenepik oltung'ani nkiasin enyanak e kila siku, ekila olong',atua computer. Neeku merikino.

Ore embate naitiship tena siai naa teneeim enkerai mtihani enyenak, nisulie sukuul nisulie kulie kerra pookin nipotokini ai sukuul sidai arashu orkasi teneeku eishua University.

Ore ena siai nemesapuk tenkop ang' amu ore inkampunini kumok naatii nemeeta kuna mashinini nairony iltung'anak teneponu esiai tedekenya arashu iipang' teipa, mee sapuk ena siai.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol ena, nadamu serkali e Kenya ejo pelaki ropiyaiani ontokiting oshi naas serkali, ah teniyieu driving licence ,teniyieu enkadi e good conduct, teniyieu enkadi eunore, aipitisha enasiai. Nitayu si SHA esiai oontumoto onena siaitin esirkali.

Ore ipaek le kawaida naake idim midimu imoyiaritin aibung'a ninje ena oshi neibung' kulo le hybrid. Nitoki sii aaaku ore le kawaida naa ashu entulugumi. Neeku ore ropiani nayeuni eneuni irpaek le kawaida kekutik alang'u kunda naunieki hybrid.

Ore ena puka naa keji toolashumba bruccoli naa kitobiri amu endaa nemeyieu neyieri oleng' , ore inyaita endaa nekipikani nkuti naayiara aitobiraki, kitamelok endaa.

Ore kuna naa inchapatini, kitobiri aitumia enkurma e nkano nikandae, keng'asi aipurj neitokini aikanda nepiki, neitelekini enkima nepiki eilata neibelekenyi katitin are arashu uni omeoo neinosieki inkirik, impoosho arashu shaai.

Irpaek oopejo kulo naa keitobiri aitayu te mukunda orpaeki leton aa enchiwa nepiki kando enkima meilang'a enkima ometodoro nenyai ainosie shaai arashu inya aa nejia etiu ake.

entaboi teneri orpurishoi ometua ,ore pee ibung'i orpurishoi lesimu mpaka neeri neri arikoki il polisi mibung'a aikenoo, pee enyai orkesi entaboi teneeri metua.

Kaiba ena baye amu keiminie iropiani niminie iltung'anak, teneeku inoto inkuti ropiyani nilo adala ena mchezo arashu ena kiguran neyai iropiani inonok neeku kaiba oleng'.

Motiok kuna kumok o ndaiki tofauti ndaiki abila o ai abila natii enkima ejira aayara, elelek eetai emasho sapuk akeye naponu iltung'anak.

Eshilaa ilaremok atuun irmatunda to wueitin netii nkariak sapukin amu ore irmatunda keyeu enkare peetum atanapisho. Neeku kenyor ilairemok aatun irmatunda tewuei netii enkare pee etum atoisho.

Irowuajie enkare te moti ore piirowuaju aitokitok nipik enkurma paa interu aing'oling'ol aiwul ing'oling'ol mpaka nibung'a neeku ewo.

Ilashumpa loponu adol ing'uesi, tenkop ang'. Eponu adol oinkat, iltomia, imotonyi orng'atunyo.

Ene tipat amu ninye esimu itumia olorere airie iltung'anak olakua ewoshokino aanya lomon le sidano tenetii wueitin nalakuanikino.

eshipa olorere tentiaraki lashumba oetuo ainyang'u imasaa namirta kuna tomonok peetum iropiani, nitoki sii aiteng'en ilashumba ororei le maa.

Ibelekenya ena baye dung'oto entikiti amu etaa edung' entikiti te kuna opisini nekinjori nekishukokini ropiani inonok a balance, nekintokini aisho entikiti naigero olorika lilo atonyie neeku meoroi eng'ari amu kila mtu neeta olorika lenye.

Ore ele naa orakoni apa le Nairobi etaa orbungei la makadara nitoki aaku osenetai le Nairobi orgavanai le Nairobi keji Mike Sonko. Eyoloi too nkiasin enyenak naisaidia iltung'anak okishin olimidim ate.

Ore embaye naitiship tena siai naa iropiani naishinda kuna tomonok, a ropiani enkalusu ip nabo, neeku itishipa oleng' ena tomononi namirita nkilani ishinda kuna ropiani.

Oltung'ani ojira aas esabu, aorikie ropiyaiani ntokiting' naayieu enaa naitumia ninye openy, nainyang'unye namuka, onaitobirie keon osesen, abarn irpapit ashu ashet irpapit ninyang'u iila.

Enkardasi ena naata offer e data bundles kuna naapik esimu pee etumokini aatijing' internet e kampuni naji nescom naa ketipika enkerai naji Sophia nambai enyenak pee ewoshokini esimu teneyieu nekipikakini internet enkaji ino ashu office ino.

Adolita iropiyiani onkwapi napaasha. Adolta iropiyiani edola, nadolita Pound e UK, nadolta iropiyiani e Thailand, nadolta naa Taiwan, nadolta Euro, Hong-Kong, nadolta Nemayema, adolta Canada, adolta Australia, iropiyiani e China naji Yen, oropiyiani e Korea. Ewueji ene naibadilisheki iropiyiani.